Minwa gi wuonwa gin jo pur kendo gin gi puothe mang'eny magipuro e bando, bando kosechiek wathiga e puotho konyogi golo, kendo wabiro dala bawamogi, bang' moyo isusogi maber, kendo ka osesugi imoyogi kendo. bandogi kosatwo minwa tero e chiro kendo bausi, en ja ohala be jo ohala mauso bando bang'eny be ong'eye kendo nyiewo kuome, mano miyowa wabedo gi pesa mang'eny kata mawanyalo chamo e ot kendo ma inyalo terwagodo e sikul. Ahero tijni ahinya nikech omiyowa wabedo gi chiemo mang'eny kaka kuom ok wanyal koso kendo wanyalo tedogo nyowo baji cham maber baji yud teko. Bando ma pod numu be inyalo boki kata inyalo wang', kendo bando nigimit mang'eny ahinya, osoglo mag bado be watiyogogago e moko kendo, kendo liel maber makata ka iong'e yien tinyalo tiyogodo

Ng'ato kariembo gari matek e ndarani, nyalo po ni ogweyo gi nikech gin gibet kendo moko onindo to ng'iyo kumi goyogie picha. Jogi chalni gin jochon niklech josani olony e eweche goyo picha kendo nitiere kaka gichung' ka igoyogi picha kata kaka gibet ka igoyogi picha. Tinde ji ok go picha e ndara. Kata ka wang'iyo lepgi, kendo moko ok nyal kata kulore, mano nyiso ni giti. Josani rwako lewni momakogi kata lewni mabet tindo. Kata kamano waneno ka gimor ahinya, nyalo bedo ni negibiro limbe e alwora ma kae, kendo gikwayo mondo ogogi picha ma ka gidok dala to ginyalo tang'o ne jodala.

Magi gin dakteche kendo giting'o gik ma moko ondikni, ngimagi be nigi nengo kendo moko be giwacho ni ok gibiweyo ng'anyo , kendo chalo ni gintie e ng'anyo ma ginte giwuok oko, giwuotho kagiting'o gik moko e lwetgi, nyalo bedo ni gidwaro ni sirikal owinj kwayogi ma pok osetimore. Dakteche ka ogomo ng'ima jatuo manitiere dala kata osiptal bedo gi sida kendo ginyalo kata tho kikech ng'at mathiethogi koro onge

Jalni chalni en jalony e weche ute, kendo wuon odni dwaroni mondo olokne kor ode mondo obed gi rangi moro, emomiyo iketone kalatas mar kor ot. Mae ng'ato nyalo keto ka ok odwar wicho rangi ma odwaro kendo othi mana manyo kalatas machalgi gima odwaro bang'e ibawone e korot. Kalatasni ber nikech inyalo pile oko ka sane oserumo kata ka ng'atno dwaro dar balok rangi moro igole mana oko kaka ne okete kendo okomi, kendo omiyo ot ok chidi kendo kor ot dong' maler kakanenitiere .

Mae en receipt mar tarik apaga ng'wen, dwe mar ariyo, higa mar eluf ariyo prariyo gang'wen kendo nondik ne Patrick. Indikoga receipt ni ka ng'ato odhi nyiewo gimoro, kendo mae konyo mondo mibadhi kik bedie, kaka ka ng'ato oor, odhi ng'eyo nengo mar gima ne ooro ng'atono, kendo pesa moro amora ok lal e kinde kanyo. Kaka waneno, ng'atni ne odhi nyiewo rabuon, kendo ne ochulo eluf achiel ,miya abich gi prabirio gabich. Kendo nonyiewo kuom ng'at miluongo ni Distinction Garden. Ne onyiewo rabuon miya ariyo, prariyo gabich kendo achiel ne en siling' prabiriyo, ema kelo aluf achiel miya abich prabiriyo gabichni en pesa duto mane ochulo. Kalatasni ber kendo omiyo ng'ato bedo gi kwan maber, kendo wiye ok wil kata onyalo paro ka odwa dok nyiewo rabuon kendo.

Nitiere jok ma obete laro, kendo nyalo bedo ni magi gin jo anwola achiel. Nitiere miyo mobet kendo oting'o nyathi ma ng'iyo picha. Nyithindo ariyo morwako lewni marombulu be obete bathe kanyo, nyalo bedo ni miyo ni nigi nyige to nyige be kendo onyuolo ne nyithindo ma iluongo ni ndukluunda. Miyo achiel neno kagi nenore ka gima ywecho, kendo nyithindo gi mor nikech gintiere but jonyuolgi, kata gintiere but dagi. Gikonyore e tich nikech achiel be nenore ka gima daro gimoro kendo ng'iyo min gi ka nyiero ahinya. Chal ni koka gichiewo nikech be chieng' nenore e ka gima dwaro rieny.

Magi gin jo apiko, kendo ng'enygi gi jorowere madichwo, kendo gigoyo apiko mondo giyud pesa manyalo konyo ngimagi kata maginyalo konyorego. Ng'enygi gin jomotieko skul, kendo gitemo manyo tich magikoso. Emomiyo giyoyo peng'. Jok moko be onge gi pesa manyalo nyiewo peng'gi, koro ondikgi gi ng'at machielo ma kagiseyudo pesa to gipogo. Peng' osemiyo nyithindo mang'eeny tich e piny Kenya kae.

Mae en achiel kuom joringo maringo ne piny Kenya kae, kendo nyakoni osabedo ka ringo ne piny Kenya e ndalo mang'eny ahinya. Opiem e pinje maoko, kendo jokenya te ng'iyo kendo ogeno ni mondo oyud namba maber ba oduogi gi dhahabu dala Kenya ka. Okado wiye to be kendo orwako onyasa matin ma joringo te rwakoga, gi sati ma joringo be rwako. Satino ogor rangi mek bendera mag Kenya, mano nyiso ni jo Kenya omor kode. Onenore ka gima ool to pod oringo aringa.

Jalni otingo opawu kendo chalni oya golo pi mochido e mitaro. Opau itiyogo e yore ma opogore opogore, kaka golo yugi , golo ochafu, kendo jowo chuotho mochido mondo ya kuma ok odwarre, jomatiyo tijegi nyaka chul kendo, jomatiyo tijegi moko tiyo mana nono mondo gikony aluora magidakie, ginyalo timo kamano mondo ka koth ochwe kik pi dogi e utegi to pi odhi kuma onego obedie, opao itiyogo e chiko mitaro kendo okonyo ahinya

Nitiere jal mochung' kendo orwako sati marateng' gi long' ma mbulu. Otemo nyiso jok ma ochung' nyime kaka ndiga manitiere bethege tiyo. Ndigagi chal ni gin ndik sitima, kendo ndigagi biro nyaka gi ogudu ma ng'ato rwako seche ma oriembo ndiga, mano miyo kata ka ng'ato oyudo ajali kata kolwar piny, wiye ok hinyre kata dende be ok hinyre. Jogi ng'iye ka gima gitemo winjo gika ma owacho, kata ng'atni paro ni jogi dwaro nyiewo ndigagi.

Gima rakwaro ma jalni omako yudore e aluora , kendo jimang'eny nikodo nikech itiyo kode sani ahinya, inyalo kane pesa kata ng'ato nyalo tiyogo e golo pesa, itiyo kod kadini e bengi kata e duka maduong', ng'ato nyalo tiyogo e nyiewo go gimoro e duka maduong' kata onyalo tiyogo e bengi' ka en gi pesa ma ogol pesa moko, kata ka odwaro keto pesa onyalo thigodo kendo baketne pesa maber. Nitiere masin ma isoye ma yudore e beng'i kata e duka maduong', bang'e ka osesoye ng'ato keto number sirine ang'wen kasto pesa nyalo wuok kata onyalo ketogo pesa. Piny ma tinde ma olony miyo ji mang'eny betgo, ka ng'ato osechopo higni apar gaboro kathi malo nyalo bet gi kadini.

Jogi chalni ne gintiere e ng'anyo kendo achiel kuomgi ne ogo bunde gi obila, kendo onenore ka en gi lit ahinya. Jowetege adek omake kendo achiel kuom gi oting'o bade malo, nyiso polis ni mano oromo. Chalni idatere osuptal mondo odhi konye. Ginenore ka gima gin kuyo, kendo gitemo wuotho mapiyo mondo gichop jalni osuptal. Moko orwako gik maumo umgi kata dhoggi, kendo ginenore ka gireto ahinya.

Nyithindo matindo ma jowuoyigi nenore ka gima gitugo, kendo etukgini, gilaro gimoro manitiere piny mamiyo jok moko idho wi jowadgi, kendo miyo achiel nenore ka gima otemo golo nyathine e tugo machal kamae, nikech ng'ato nyalo hinyore ahinya. Mae e kit tugo ma nyithindo majowuoyi ohero, kata e alwora be wanenogi ga kaka gitugo.

Jogi timo orako, kendo konyogi mondo kik gibed gi tuoche mang'eny kaka tuwo mamako chong mamiyo ng'ato chonge rame ahinya. Kendo orako konyo nikech miyo fwonde ji obed moriere. Seche ma ng'ato timo orako bende, ogolo luya mang'eny. Mano en yo mar golo chafu manitiere e dend ng'ato. Orako be miyo ng'ato ok bed gi del mang'eny manyalo kelo tuwo mang'eny ahinya kaka tuwo sukari, tuwo preesure. Miyo ng'ato bedo gi del maber, kendo dende bedo gi teko ahinya manyalo goyire gi tuoche kabiro. Jok matimo orako kae, be chulo ng'at mapuonjogi pesa, mano miyo ng'ato bedo gi yuto kendo onyalo pidhore kata gi joode bende.

Nitiere laptop, kalam kod buk, kendo ng'atni chalni osomo kata otemo ng'iyo gik manitiere e laptop kanyo, ba ondik piny. Laptop inyalo tigo e yore mopogore opogore kaka somo, neno habari manyien, kendo jok moko be tiyo godo kaka gir tich . Kendo gitimo tijegi gi laptop kanyo. Jok moko be kano gik gi e laptop nikech ji sani ae ndiko gik moko, kendo indiko gik moko e yor laptop kata simu.

Nyithindo matindo obet piny e low kendo kanyo nigi buru mang'eny ahinya, gichalo nyithi kich ma ji obiro limogi, ema otednegi michele gi ring'o moro. Nyithindogi mor ahinya nikech chalni ok migiga chiemo mang'eny ahinya kamae, kaka ong'ere nyithi kiye ongega chiemo mang'eny ma inyalo migi kendo ok gidewo kata ni gibet kanya, gin gimaging'iyo ni gichiemo maber. Kaka waneno gin te gichiemo gi lwetgi mano nyisoni kanyo giong'e kata ojiko minyalo mi nyathi ka nyathi mondo ochiemgo, gibet e lowo to ong'e kata achiel kuomgi madewo, chalni kamo kaka ging'iyo dak kendo mano e gik magitimo pile ka pile.

Magi gin nyithi sikul ma sekondari kendo chal ni gin ema gitelo ne nyithindo owetegi eyore ma opogore opogore. Kae gintiere e ofis, kendo mae chel ofis japuonj maduong'. Nyalo bedo ni giromo kae mondo gilalre e weche nyithindo owetegi, gimatimogi kata gima thago chunygi. Kaka jotelo nyiso ni gin gi ng'eyo mang'eny mohingo jok moko, kendo emomiyo noyiergi. Ginenore ka gimadho soda kendo gin gi gik moko magichamo. E romo kae, nyalo bedo ni japuonj maduong' onyiewo negi kaka yo mar goyo negi erokamano.

Mapimo yethe nyalo bedo ni en daktari, kendo oketone jatuo nyath moromore kode, manitiere e bathe kanyo be gin yethe mamoko, yethegi imiyo ng'ato ka katuo kendo onigo chiwgi mana daktari ma oyangore kendo ma osomo tijno maber. Yethegi ka ng'ato okawo kaka ondiknegi gi daktari nyalo chang'o, jok moko be nyalo kawogi mang'eny ahinya ba muonyi bagitho. Ok onego ng'ato onyiew yath kende kata ok onego ng'ato ondik yath mano oneno ka ng'ato othiethore godo, ka ng'ato two onego othi olom daktari mondo ondikne yath ma owinjore kode nikech twoche moko nyalo bedo ni chalre to yath mimiyoji to opogore opogore, luore gi dend ng'ato kata kaka ng'atno tuo.

Ji mang'eny ochokore e bath ndara, kendo waneno ka jopeng' be ochung'o peng'gi e ndara kanyo. Nenore ni mitoka marateng'ni oyudo ajali ,kendo wang'e kanyo obanyore ahinya ,ok apar ni jok manenitiere e mtokago owuok ka ngima, kata kamano, otergi e osuptal. Mano nyisoni seche ma wantiere e ndara ,onego wabed motang' ahinya, nikech gari nyalo gweyowa kata geche mawaidho nyalo yudo ajali.

Nitiere dhienge ariyo kendo chalni gintiere e pap magipiem. Jii mopogore opogore obiro nenogi kaka gi dhao. Nyalo bedoni mae en dhao mar piem mek dhienge kendo dhiang' moyombo kata ma ogoyo nyawadgi ema idhikwan ka gima oloyo kendo wuon dhiang'no inyalomii pesa kata inyalo mii mich ma imiyogiga ka dhiang' oyombo.Ng'ato be oting'o kedi chalni dhiengegi ka dwaro chuoyo jii tigoyogi gi runguno.

Mae en app ma ng'ato bedogo e simu. Kendo onyaloyudogo pesa kata onyalo orogo pesa e pinje mabor mantiere oko kaka ng'at modak Amerka kata jokmodak e pinje maboyo maonge but Kenya kae.Ng'eny jomatiyo kodo gin jokmatio ne piny Amerka kata pinje maoko kendo itiyo kode e chulogi pesa nikech pesa ma oko kuno okchal gi mar Kenya kae koro nyaka loke ba obed mar Kenya ka.Ng'ato nyaka tii gi sirine ema oketo kanyo kendo nyaka otigi address ne be moketo ma ok mar ng'ato ang'ata.

Kae, en kuma jok maneoriemb e pinjegi biro. Kendo giyudo konyruok kaka, ot, chiemo, lewni be jokmoko solonegi, bagirwaki. Mio gi nyathineni, nenoreni ne oyae e piny moro, mane dhawo nitiere, kata kech kata weche siasa, mamiyo ji pogore baji chak dhawo. Emomiyo entiere kae kendo oyudo konyruok koa e serikal, mar kuma entiere kanyo. Kuonde dak mek jomanoringo oyae e pinjegi bobiro e pinje jok moko okduong'ga ahinya. Kendo imiyogiga chike monego giluw. Kendo nitiere kuonde moko mokonego gikal. Mano miyo ngimagi bet matek ahinya, nikech, be chiemo moko okromgi maber ahinya. To ng'enygi to bet abeta kendo magibet jomadongo, manyalo konyore kendgi

Ma obet e kom, to tweyo wiye gi kitamba marakwaro, to kiko rachar, chal ni en mio nyathi ma oting'o no. Kendo e wi mesa, waneno yedhe ma opogore opogore. Nyalo bedo ni nyathini ne tuwo, kendo janyuolne oduoke esikul. Gintiere e ofis japuonj maduong'. Kendo japuonjno orwako sati marakwaro gi sikat marateng'. Japuonjni temo ng'iyo ka nyathini osechango maber, kendo kabe onyalo dhi nyime gi somo. Nitiere kalatese moko be e wi mesa. Mano nyalo bedo ni, en lipot moyaa ir daktari. kendo japuonjno temo ng'iyo nyathino maber. Nyathino neno maber, kendo onenore ni orwako wuoche. Bang'e japuonj maduong'ni biro miyo mio ni lipot, kata ka nyathine nyalo dok dala kata ka be onyalo dhi nyime gi sombe.

Kae en osuptal kendo iluongo ni ward, kuma jotuo ninde. Jotuo ma ok nyal dok dala, kendo jotuo ma onego omi yath gi dakteche ba ng'i gi maber. Gokinyi ka gokinyi, nitiere daktari maduong' ma biro ga limo gi, kendo ma kawo lipot mar ng'ato ka ng'ato. Nikech ng'ato ka ng'ato nigi buge ma ondikne gima tuoye gi kaka ithiedhe. Kae be itedo negi chiemo ba kelnegi gi jo osuptal kae. Nitiere seche ma imiyogi jolimbe biro nenogi.